ore taa teduata aai kifaa pee alo adol oldakitari loolala, baada oolapaitin ile ashu ilapaitin, ashu olari. nalo adol aing'uraa tenaaa iyata emoyian, natii ilala, tenaa iyata ilala loogira aaroku aaturo. ashu kulo ala loojing' oranki tenakari idaikin nikinyia onkariak nikintumia. neeku kishaakino duoo naaji nalo alo adol oldakitari loolala. naa kalo oshi nanu tenanu, kalo oshi adol oldakitari loo lala. kake baada oolarin aare. kake pae naaji naa olari obo. ina taa eduata ai.

ajo taa nanu ore ena niko hackathons naa enkoitoi ena naitumia kulo tunganak le kisasa, ena olmutandao, aatumore ningurari duat oooltunganak, netumoi ninye aing'uraa vile nadumuni, nadumunyee e teknologia ashu, enkiremore ashu ena mutandao, vile naitumiae pee eboli ena biashara. nitubuluno maate. eitumia ina hackathons neeku naa kilepunye intumoritin, naipirta olmutandao we siai oonkaik, enkae siai oonkaik. neeku kidim elelro ashu irkulie tunganak aanotito, tesiokinoto. ailepunye enkisuma enye.

Ore taa nkatitin, enkatini apa nalikini Kuna kera kutitik naipirta Luanda magere ,tenebo omieri. naa Kuna atitin apa oolmuran o notice. kuna naapuo ejore. nepuo nkulie entim. nepup aatoni onoo nekitejo. nena akeyie aatinin amu mekumok. iyiolo nkulie naa kulo oyietiaa. nelikini metayioloito. Naa kishaa apa midumisha ormila loormaasae. iyiolo sii kisho metaa, keninguno intoiwuo .keyiolo irmaasae inkera oormaasae. keyiolou Mila enye.

Ore taa enkatin nadamu nanu atii osirua, osirua lemurua ang' naa enkatini apa enkiama najo keretisho oleng' amuu keisho irrmaasai metonyorata iyolo intasatin Kuna duo noo mama neyierisho neaku naboo naa keyau sii naboisho tiatua emurua nereto iltung'anak naa iyolo endaa tenemeetaa iladuoo laata emasho naa keinyang'akinoi ,neeku kajo keyau naboishoi neyau enyorra atua emurua, naa iyoli ewei netii naboisho naa keisho iltung'anak meshomo enelakua, iyolo sii iladuoo tung'ani oota osirwa aashu oladuoo oemishe naa atodua apa eishori ilng'oreta, iyolo taa ilong'oreta naa kuna tokiting' Kuna masaaa nikiaki ilting'anak leina murwa inyi, nikiaki intare ,inkishu ,nikinchori kuna akeyie tokiting' naitumiyai tiatua ajii neeku naa atodua apa osirwa le murwa naa ajoo kesidai.

Kajo nanu ore losekin laitumia pee atum osokoni sidai olilepunye faida aib te biashara naa kei ningas aayiolou ajo kamaa kulo tunganak kakua tunganak kulo loomanya ena murua. naa kainyioo itumiae tina murua. naa kainyioo nagira ang'oriki iltunganak leina murua. neeku naaji keisidai naaji teniyiolo entoki naasi teina murua. nikiaki faida wentoku nemeetae teina murua naa kenarikino naaji netii neing'or sii iltunganak leina murua ajo kainyioo egira alayu naa inyoo naaji ifaa peeta. inyoo kenarikino peeta. neeku ajo kisidai naaji teneeta iltunganak liyiolou entoki, ilosekin kintumia. neeku kajo laitumia naaji nanu ilosekin leina Eton eitu apik biashara ai pee atumoki anoto faida.

ore taa esidano naiko ewueji ebiotisho sidai pee etum intokitin naayieu iltamoyia, naa kenarikino naaji neetae erikore sidai teina toki ebiotisho. nenarikino paa kisafi, amu inakata aeyietu iltunganak. naa iyiolo sii ninche iltunganak tenishori ebaare nanrikino naa kenyoru in wueji, naa teneishori ntokitin naayieu naa kisidai naaji amu kilepunye biotisho tiatua ine wueji ebiotisho. naa teneishori iltamoyia nena maitaji ashu nena yiounot naayieu ninche tenepuo olkitari aitisa, naa kajo nanu keshukunye tena kigil aapuonu aing'oru naaa enapa baare amu, eitu ing'iel enapa nanotito. nenoto apa entoki nayieu tenia sipitali. neeku kenarikino naaji neeta ewueji ebiotisho, esidano netum ntokitin naanarikino. pee etumoki atarasai toooltamoyiak.

Ore taa ene dukuya naa kisidai naaji tenaa kereti inkera metangasa ninche aisumare Kuna siatin e ICT.naakisidai teneiriamari onesirkali. iyiolo amu ore ntokitin naaifunsae ashu nitengeni nkera etii sukuul, Kuna naa e ICT naa kisidai tenesuj orekie le sirkali. pee melo naaji nelo neitumia Ina oitoi ashu engeno enye. nanotito te sukuul, nitumia te ntoroni. kenarikino naaji naa kiriamariyie. pee melo neeku ilarutok ashu epuonu aitumia engeno too nkoitoi nemesinya. kenarikino neiriamari oldsirkali

ajo nanu ore taa enkardasi olpolisi, kuna nikigeroki olpolisi, ebaiki naa orkesi iyata. ashu ebaiki naa keeta entoki nishomo ai report tiatua. teina kituo olpolisi, naa kajo nanu kidimayu, ketii esiokinoto nitum enkardasi, amu iyiolo too nkituoni olpolisi eton eitu ebaya ina inernet eton megira aasishore ninche internet eton e enkardasi itumia, neeku ekibaiki enkardasi olpolisi te siokinoto. amu eton eitu ebaiki ine wueji negirae aitumia inernet te nkumoi. eton egira aasishore enkardasi. neku ore tenanu, ekibaiki enkardasi olpolisi te siokinoto.

Ore igolikinot ajo nanu naimaa ilaramatak ashu kulo aigerok osinkolioritin naa iyiolo nabo naa ebaiki neranyisho oltungani. ashu ebaiki niger osinkolio. neitu trend. neutu naa edol iltunganak kumok naa keyau enyamali ashu kitashal. ashu kegil tau. neeku naa metum enapa toki nayieu, ore sii enkae toki ajo nanu megirae iltunganak le Kenya ai support kulo aranyak. iyiolo tenidol olaranyani ebaiki niimayie ng'olikunot kumok egira ai record osinkolio. neeku naa kenarikino naaji nereti ilaranyak. ningurakini ata kulo leitu itrend ningurakini enkoitoi naa naretieki pee melo negila tau. nibung'a ninche maate. amu keyau naboisho. amu inakata elo olosho dukuya. naa ketumi ilaranyak le tipat. olaingerok.

Ore oshi ninye nanu naa kainining' tena naijo tifii, ajo kainyioo nagira aasa te sirkali. naa kainyioo taata ejitoi. ore enkae toki, kaing'or Facebook ore Facebook naa kepik kulo watangazaji nepik intokitin naagirae aasa. neeku kaayiolou ajo Kainyioo taata etejo sirkali naa inyoo etejoki. naingor sii te TikTok ormutandao loji TikTok .amu kepiki ntokitin kumok naagirae aasa te sirkali. duo naatejoki. kuusu naagirae aasa te kenya. naingor sii ena najo Instagram iing'or Whatsapp natipika intokitin naapik iltunganak kulo duoo laata namba enye. naa ketii iloopik intokitin naagirae aasa te sirkali. ore te nanu iyiolo duo sanisana. Naa tifii oshi naisho mayiolo ntokitin naagirae aasa te sirkali onaatejoki.

Ore ilnganayio le contraceptive enkiboroi olmarei, naa keisidai. naa keisidai amu, ore eneibooyo entomononi nkera ashu tenitalamilam. naa kisho kuda kulie metubulu te seriani naa kisho concentration oo nena kera naata. naa ketum sii ena tomononi biotisho, iyiolo sii ele marei naa ketumoki aingura Kuna kera ata etii mpisai kutu ashu metii. kisidai sii teneitumia ilo nganayiooi amu inakata naa midingie enkaji ashy meyau enyamali tiatua tenkisuma oo nkera enyenak. neeku kajo nanu esidai teneitumia entomonok ilo nganayiooi le contraceptive pee etumoki ninye aanoto biotisho sidai. tiatua emirua. ashu tiatua elatia.

oree taa biotisho orkwak naitodolu emurata to nkabilaritin naa kepaasha iyiolo etii nkabilaritin naitayiu ilala naa keiou inaa naa keibala netii inkabilaritin naamurat entito anaa neitayu nana rubat osesen lenye enaaalo eishoi enkoitoi eishoi enkoitoi enkerai naa keinyal ore tenkata eishoi netum enaduo selenkei enyamali naa ketii inyee naaiminie enkishiu enye eimu eimu ina ina process na egira aisho oree sii intoyie oree sii inkule kabilaritin naa ketii lemegelema lemeitayu ilo shoni lolayioni amu kajoo nanu keifaa peitayuni amu kayu olchafu keiso omeeta keinoto imoyiaritin anaa HIV arashu bitia ekijo ilmaasai bitia .

Ore taa eunoto olkiek naa kajo nanu ilepunye olmanyara oleng amu ore enedukuya naa ore teniun irkiek naa kemitiki ninye kemitiki enaduo terit eya enkare ashu kiprotect enaduo terit peemitoki atum enoshi najo iltung'anak eya enkare enterit Naa ore sii naa kibooyo ilkiek osiwuo, ore osiwuo naa kelotu ainyal en'daa natii emukunda nelotu ainyal inkajijik naakibooyo ilkiek Ore sii eunoto orkiek naa keyau enkare naa keyau enchan amu teniun ilkiek naa igira aing'oru enchan nigira ailepunye olmanyara amu eibooyo enterit nisaidia sii kuna kaitibulu naagira abulu pee meya enkare neeku esidai eunoto olkiek tolmanyara

ore taa enkoitoi ninapie kule pee etumoki atabaki ilaokok aa sidan naa keenare naaji paa iyiolo kulo kibuyuni ligira aitumiya alepishore naa kenare paa kisafi, ing'as aituku, pee etumoki naa ataa safi pee meyau olchafu atua nenakule , naa kenarikino naaji paa keikeni lelotoi linonok ligira anapie kule ayaki ilaokok ,ore sii eninko pee indabaya kule aa sidan naa kenare naaji nipik eweji nirobi amu kiba kule eweji nirowua kesioki aing'iala neeku kisidai naaji tininapie entoki nairobi neeku safi ninntuku aitobiraki ajo nanu kebaki ake ilaokok aitobiraki.

Ore apa nanu abulu etii enkatini apa nainosaki nkuyaa lai najo etii apa intoyie naashomoita nashomoita enjore nashomoita aasuj irmurran apa oopoito aarr ing'uesi aarr ing'uesi peepuo Kuna Kuna nainosi inkirik, nejo maape nepaash naa enkoitoi ormurran naima apa irmurran nepuo ninche neeim enkae oitoi, nepuo intoyie nepuo nepuo nepuo neitu apa etumo etum lelo murran nepuo naa netum enkop naa keirobi nenya enkijape nepuo nejing' atua osanag, nepuo aatonii teine neeku keipotisho akee kakee metii nche irmurran, iyolo peeshuko irmurran ang' nejokini neikilikuani koree intoyie nejo metii nepuoi taa aingoru, nepuo aiim enapaa oitoi nkae naima inapa toyie oree pee epuo netum intoyie etubulutua apa irpapit toonkek amu iyolo tenikinya enkijape ame ketii inakop enairobe apa enkijape neboloro irpapit toonkaek nebulu tosesen neakuu inasa apa nena kera nena toyie apa.

ore taa entoki naitodolu olpasitai naa keomonoki inkera temurua ashu tekanisa naa kitodolu ninye empisha esidai naa kitodolu ajo keesita esiai tesidai amukenare naaji naa nena siaitin ees ilpasitani kenare neomonoki inkera temurua ata tekanisa pee eutaki enkoitoi sidai, amu inakata metumi kuna kera napuo aapashari apuo aas intokitin torok , kajo nanu kesidai esiai naa sita olpasitai tenewomonoki inkera emurua enye, pee etumoki atas inkoitoi sidan naa idol ajo keyau sii esiariani temurua, metapaash intokitin torok enaa emerai empurore, kisidai naaji tenikoki inkera ipasitani temurua ashu too inkanisani.

ajo nanu enarikino naun imposho naanyori amu, ebaiki netii iltunganak loonyor. naa kebaiki neeeta afya tosesen lang. neeku naa kesidai naanji teneuni mpoosho naanyori. naa, teneya, kidimi ninye aipangie aawaita sokonii, aaitalang' irpolosien, naa kajo nanu ketum oltungani impisai, ashu ketum iropiyiani ku mok naanare duo enenoto temirata ooltunganak leina kop. neeku kiisdai naaji tenikun impoosho naaanyorri, nikilepunyie ninye afya ooseseni lang. nikilepunyie sii biashara ang'.

ore taa ajo nanu meeta oltungani lemenyor teneitobiri. neeku ore ilkastomani teneidastiri, teneidastiri naa keleikino keenikino olabarnani, ashu oladuo oladuo tungani obarnita ninche, amu kesidai teni teninchooyo services sidan, amu ina kata naa, itum atushuku iltungank, ashu inakata enyoru esiai, oo nnkaik inonok, nenyorru esiai nintaasa ninche. neeku ajo nanu keenikino olabarnani amu, amu, enkaraki naa ena naagira aideistiri incg. naa kesidai naaji tenaitaasi iltungan nejia, ameu ina kata, etum aanoto, kuridhika

ore taa tiatua emurua na ketii ntumoitin naaashet elelero, ontasati, amu ketii olekatoko, naa kisaidia kuna tasati metushuma mpisai, we lelero, naa katii nanu nebo eninche pee etumoki atushumaki kewon naa mpisai naitumia taisere, neeku kajo, ketii emurua ang nena baa. naa ketii itunganak laa kepuonu aitengenisho kuusu, nena tururi ashu kuna tumoritin. oolelero neshet elelero neshet sii ninye ntasati, nilepunye, nilepunye ena siai olmanyara ashu esiai oo mpisai tiatua emurua asu tiatua iltungnak, le murua eimu ntasati neimu elelro.

Ore nkoitoi kumok naasishoreki tiatua sukuul tiatua im'baa esukuul naa etii enedukuya naji YouTube ningurie ngera sinkolioni Ore eiare naa Whatsapp kuna naitobirie in'gruupi pirhiwakini imutianini aswa kuna kuna revisionpapers inkaldasini erivishon tenepuo ang' aatoni engiti kata peeshuko Yiolo siininye engai toki naa internet kingorunye ingera maswali ning'orunye answers naatumoki aitengena ninje peetum eng'eno eimu atua ina internet Ore engae naa YouTube anaa Facebook, ketii ingera naitumia Facebook aitobirie ingurupii peetumoki ataretoto neingorunye majibu nabo o nabo

Ajo nanu ore enikoni ,ore pee eilepu biashara ashu esapuk tooseminani ee NCBA ,naa enare ake neimakini tiatua Kuna kituoni eredio ashu te telefishen ashu temtandao pee edol naa oltunganak naa keisidai naaji enkoitoi sidai ina amu kilepunye biashara ashu mpisai amu keyiolou naa iltunganak ina oitoi ee NCBA.

ore teneibungi kuna tumoritin o ntoiwuo, tiatua sukuuluni naa keisidai amu keyiolou entoiwoi ajo nyoo megira enkerai enye aim, naa kelo airorie ilo malimui, ebaiki neisho ilo malimui naai challenge nagira ina kerai aimaa naa kesidanu amu keyiolou sii ninye ormalimui ajo nyoo shida ena kerai naa kainyoo nyoo ngolikinot nagira aimaa, naa nyoo nagira aisababisha peemeim enaduoo kerai tenaduo sabject ashu tenaduo masomo .neeeku kajo nanu ore ore kisaidi keretoki enkerai metengena ashu neilepunye eimata enkisuma enye, teneibungi ntumoritin o ntoiwuo tiatua sukuul. neyioluo sii ninye entoiwoi ajo megira enkerai enye aas esidai ashu keeta entoki nagira aimaa na inakata naa etumokini aanoto sulu suluisho enaduo kerai. pee etumokini ailepunye enkisuma enye.

Ore taa eniko sirkali pee eimaa nkirenket enkilepunoto emurua wesijata oomali naa kitumiya kulo looji mca, ashu kulo arikok oitasheki iloshon ,nitumiyia sii kulo looji member of Parliament amu irbunkei keitumiyai lelo pee eyiolou tenaa kenotito iltunganak lina murua enaduo sujare oonaduo ropiyiani nitumiya sii kulo likijo mcaamu keretoki naa tenaa ketabaikia iltunganak tejumula tiatua murai naapasha .neeku ianoitoi naa eitumiyia sirkali pee eyiolou tenaa ketabaikia iloreren ashua orkerenket loopaasha ,tenaa ketabaikia enaduo reteto ashua naduo mali nagirae aishooyo.

Ore ntokiting sidain sidan niereyie emeli tyeneiposha Indian naa kajo nanu enoshi weji ediani amu nebore iltunganak oleng .wenaalo naji pirate amu mee sapuk enkare tinaalo naa ketii eseriani amu ketii iltungabnk likindim aiokolea tenelo nitum enyamali ,ore sii ninye endaalo ekwale kaonti naa keisidai amu kedoyio enkare penyo tinaalo wenaalo naji kilifi, indim atareyie emeli tiatua enaiposha amu kitumiya iltunganak enaa enkoitoi eusafiri ,neeku keisidai naaji tinilo aitumiyia teweji netamooki oteweji netii likiretu tenelo ake nitum enyamali.

Ore taa esiai naata lairemopk lemurua ai naa kegol pee imaraki iltunganak loota ndaikin naanyanyukie inino ,kegol amu meekumok loinyangu naaa ore sii loinyangu naa mpisai kutik amu keetae naa ina daa tenkumoki neeku kegol oleng pee einyangu iltunganak tooropiyiani kumok, neeku kelo neitadoyiori beei neeku keitanyamal ilairemok lina murua.

Ore taa eninko pee iwor inkera esukul esaa natii olmutandao wesaa naisumai ashu esaa nayenguyengue osesen naa ore ena saa natii oltmutandao naa nkera etaata naa idol ajo kiminie oleng mutandao amu keya indamunot enkerai niaku torpeshon tenijo ninye aipot naa torpesho kiiruk enaduo keray Yiolo sii esaa nalo ayengiyeng'ie osesen iyiolou ake ajo amu ketigire enaduo wueji Ore sii esaa nagira aisuma naa iyiolou ake amu kegira naa anyok nemeeta naa esimu tinaata neeku iyiolou ake pooki saa egira aiuma ashu egira ayeng'iyeng'ie osesen ashu esaa natii olmutandao

Ore inye ninye erua eroruata nang'as aya eton itu ainyiang'u ina daa kaing'orr inkolo entariki uh aswa duo naai enaa emukate kaing'orr entariki naitobiraki naing'orr sii entariki nainyiala amu kigero oshi ore sii enkae toki ore endaa kelo niing'orr tenaa kekita ainyiala tenaa tenaa nkuashen niyiolou enekita anyanya ainyiala amu ketii nanau netiinatum intokitin torrok narook neeku kisidai naai teneing'orr tening'as ajurr enaduo enaduo toki ningira ainyiang'u eton itu inyiang'u amu kisidai teninyiang'u endaa endaa siidai naa enarropil.

Ajo nanu ore entoki etipat naikilikuanuni igira ajing sukul eshumata naa ore ninye enedukuya naa kuna grade ashu en'grade nainoto enkerai Ketii kiwango naifaa peebaya ena C+ peebaya peelo naa alo ajing sukul eshumata Neeku ketii oshi ntokiting naing'uraari enaa ilolo nena mutianini vile opa nitaasa ontokiting nitaaswa Neeku nena tokiting naaji inguri tiatua onkilikuanat oltungani ojing'ita sukuul eshumata